Mae en bando kata oduma. Bando kata oduma kidwa loso to ikuongo iyoro puodho kata ipuro puodho maber kendo iketo manyiwa mano manyadala e puodho. Bang kiseketo manyiwa manyadala e puodho ipuro puodho maber ahinya kendo ikunyo buche e laini, buche ma oriere maber ahinya ti iketo manyiwa kendo kaito iketo bando meki ariyo kata adek e bur achiel. Bang mano oduma ka osetii mobedo moromo bang jumbe ariyo kata adek idoyo oduma mari kendo bang doyo mokuongo iketo ne oduma manyiwa moko kendo. Bange ibiro doyo oduma kendo kendo ka oduma oseromo bang dweche angwen, oduma romo turo kata mar mondo mi iridh oduma koa e puodho kata e ndalo kendo imoyo matuo bange to isuso, kisesuso to imoyo kendo ma tuo, ka oduma osetuo, iketo e gunde kendo ikano kiseketo ne yath mar mondo mi thuth kik cham oduma mari

Mar mondo ing'e jagosime mawuondore kendo majakuo matemo gocho ne in kaka in jang'iewo. Ibiro winjo ka jogo simeni gochoni kendo otemo leri ni oa e kambi moro maduong' ahinya kendo jago simeni biro wuondi kata ni nonro meki itiyo godo gi ji ariyo kata mokalo ji ariyo. Jago simeni bro wachoni weche moko ma kiwinjo to ok ine ka wechegi dhi makare. Bende jagosimeni ok bi miyi nonro meke mong'ith ahinya. Kendo obiro wuondi kowachoni weche mag miriambo mar mondo mi itemmondo imiye non ro magi mago ma hiye hiye kata maiye ahinya. Mar mondo mi wang'e jogo mawuondoregi nyaka wabed ka wang'eyo nembni mag ong'ue yamo ma kembe ma watiyo godo tiyo go. Kambi ka kambi maduong' nikod nambane ma ong'ere ahinya mar sime ma jokanyo mag kambino tiyogo ne gocho ne jog gi.

E pichani, waneno kotem tim kwan mar gigo eko makelo weche mag tudruok mag mbui mopogore opogore. Kendo waneno ka otim kwan mar chandruok ma weche mag mbui okelo kata gigo momiyo makelo chandruok ne weche mag tudruok mag mbui. Waneno kotim kwan mar atamalo prariyo gochiko nukta abich, atamalo prariyo gauchiel, atamalo prauchiel, kendo oketgi nyaka e yoreo eko mag namba, kendo ma ng'ato nyalo ng'eyo kendo kelo yot ahinya mar ng'eyo weche ma kamago.